Kitabolo apa ina akaunt e sendwave aabol airejisita, ore epeyie kibol airejisita amu kiata naa olturur nikibol alafu nikiasishore temutandao. Nejia kinguna emboloto eina send wave

Ketum ilairemok ee ee sheria tenkata orkesi, ore naa tenkata orkesi naa ore ilairemok kuninik nepuo kortini aitetea ate naa kore sii waziri le kilimo nitetea ninche. Neeku neija naa etiu peetum waziri aitetea..

Koree lchambai loikompoai naa keitanyamal eramatare oo swam tenkaraki koree naa lchambai oikompoaki naa enkiremore openy eitaasi airem aaun naa endaa olchamba pee etum aikesu niaku nitanyamal etamatare oo swam amu meyieu naa netii swam atua ine wueji tenkaraki kenyaa ntokitin olchamba nemenare naa pee Enya duo ntokikitin olchamba tenkaraki nchere ore nena tokitin olchamba nauni enaa rpae oo maragwe ltunganak duo ifaa pee etum atam aikesu duo tenkata ee unore niaku keitanyamal pae eramatare te sapuko oleng

Eh kore taa ilopeny' emurua, naa kiidim aatotoni tenkiguana, niguana peetum aashom ofisi eh serikali, peetum aatudung'oki iltung'ana nambai oo lchambai lenje netum kila mtu title deed, pee mepuku enchang'ar sapuk aashu oloilepilepi tenkaraki emurua nemedungo etiu enaa group ranches. Neaku kore entoki naaidim serikali aatas pee mejungu olongolingoli sapuk oleng' atua iltung'ana, naa peetum aashom ofisi eh serikali neyai title deed kila mtu oltung'ani pooki, peetum iltung'ana pooki title deed. Neaku Ina naji nanu aidim atejo kiidim serikali neas, pee epal iltung'ana enchang'ar.